Ore enkiremore oo ovakadoni naa isidai amu kisho osesen eng`olon natumie oltung`ani ataararie moyiaritin naajing osesen. Niaku pee kirem ovakado too ilchambai lang nikiasisho too nkolong`i pookin pee mikintoki aisho ilchambai lang etoni pesho. Niaku entoki e tipat ina oleng.

Aigero ilaasak le siai oobaya siaina te nkang ai. Naa kautaki siaitin te nkariyiano amu aigero olchekut loo ntare, naigerr oloo nkishu, naigerr olairemoni le mukunta, naiger olaikarrani lo nchamba lai , naiger sii olaramatani le compound naa kajoki sii eng`ura esiai. Entaramat intokitin pee tenitumutumu sii ntae olmushahara naa kinosare ntae nena tokitin amu itu inyialaa. Amu kara sii nanu oltung`ani oasisho te siai e sirkali naa kaas sii nanu esiai ai te nkoitoi naishia. Niaku ataasa ina siai too nkolong`i kumok naa kayiolo ajo eisidai teneas oltung`ani esiai te nkariyiano . Netabaitie imbaa kumok oo iltung`anak laigero. Ashe oleng.

Ataasa esiaai eang'ata enkare te inkolongi kumok na kaitiship oleng, neaku kanyorr nanu ataang'a inkare naiterrua nanu ara inkerrai kipo aiguran too reyeita nikikwuet nikinguran nikishapa ore taata te esiaai oserikali ormwalumuni naa enkiduran nabo inia natii esiaai oonkerra, naa keitiship inkerra naa kenyorr inkerra enang'ata enkare, ore ninye tenemee engoloto sapuk oleng nimikieta laiteng'enak kumok ooliki inkerra eneiko tenearr inkare anaata naaji tanaa kening' isirikali irkilikuai lai naa peeitobir swimming pool too sukulini peetum inkerra ataarr inkare te nkoitoi naishaa, naa keisadia inkerra neisaidiya olosho naa enkoitoi ninye naidim anotie oltungani esiaai naas tonkolong'i nemelakwa ,neaku enkoitoi etipat naaku ashe kajoki ltunganak enoto eng'eno, enchom enkisuma enarata enkare amu keret intae, ashe oleng.